En iman koyae boisiet neo mising temik chemengech en koker kole kelong barak mising olyet nebo sobet. Temik che mengech kobo komonut en koker kole koit tuguk che terterchin chemokotin en siroshek en chong'indo nemokotin. Temik che mengech kora ko icheget che chang mising ago kounoto ko ichek che inemu chepkondok che chnag misng ingeba ng'alek ab aisurushek. Icheget che nome uchumi nebo emet age tugul ago icheget che kemondoe asikobit kotestai sobet komie.

Chamgei missing chemungaraiyat mongen ale tos kainetngung Ko ng'o amche missing anai akobo ole kikweritoi ng'alek ab lipanet nebo chepkondok chebo kila amun kokomach sikoba barak missing chepkondok chekemokee chito nguno inyoru chito koimuch kepesenun simet nebo elipu Mut akoyepeku kenyit agenge inyoruu kokeilipan shilingishek elipu artam kokonin korusi kwong'et amache anai ale amune asikokotep kouni ako mitei simoishek cheoyoche chepkondok che chang kosir ole makat ako akot ndakibesenji chito kiit kimanyolu kele kakichute ng'weny mising kou noton.

Chamken mising faiya, ogere itinye simoishek che kororon chebo touch screen koramokyige mising simoinin en betushek che chang mising ago koraboisie simoit nikichiel ne ming'in ago korang'et mising. Otinye chepkondet ne negit elibu sisit ak ooche ole keborwon ole imuch anyorji simoit nekararan nekim mising ago nekonori maat mising ago neimuch kotebi agoi ak anyorji chepkondet ne wechenge elibu sisit anan ko ngowo mising ko elibu taman ak mut. Asome ole itoreton iborwon simoishek che kororon che itinye amun ongen ole inyendet ne ingen agobo simoishek asianyor ne ochome ak aal.

Miten tuugk che chang ch enyolu isuldaen chito yon imoche itil tilet agobo rabishek che indei account nebo fixed deposit. Fixed deposit ko account nekikonoren chepkondoken betushek che chang ago mising ko kenyisiek ago iyei chepkondok che chang mising ye inde chito chepkondok che chang konyoru kogakonyilge misng en kenyisiek tutikin. Fixed account ko kogakinde chepkondok kuiy mising kide ago ye inem chito kobeti arek. Nyumnyum konai chito kotko chekondok che ng'etundo koyome kokwerie sobet en kenyisiek oeng somok.

En iman amuchi amwa ole kiiaga komie ye kingoboisie benki ak konoret neboisie simoit asuldaen mautikyuk chebo konoret nebo chepkondok. En iman ko kiagas komie amun kiagose kouyo koegu mokoryo ak akas kou yo magoloetunon malik kiogere konyumnyumit miisng boisiet amun kigonon agas agasenge mising boisiienyu amun kotko amuchi ateben ng'weny ak ayai mung'aret en simet anan ko benki aoktoi rabishek ak kotesetai mung'arosiek ager ole bo kwong'ut mising.

En iman ko moyoni korik ch ekikonoren rabishek che negit ak anendet amun en amuneishek che awendi atetu ngunon: En ole abunu komiten bankit nebo Kenya Commercial Bank nebo sere. Koi ko kigitech en oret nenyelnyel mising ago mokim miisng ripset nebo chepkondok ago ndonyone chito ak teget anan ko karik tutikin komuchi kotito inatut ak konyorchige ko. Kot ne kikoneren chepkondok konyolu ko kigitech en oret nebo barak nekim chametab ge ago ngoker agot chit ne konoren chepkondokkouchi koruu.

Somanet nebo kiboitinik che lelach kobo komonut mising amun koker kole keinoisechi kiboitiot ne lel agob ortinwek che lelach che nyolu konai yetou chito boisiiet en koret ne lel konyolu kinoisechi ak kinet agobo tuguk che lelach che nyolu konai asikomeng'is en ole kanyorchi boisiet en boiboiyet ye kaginet kiboitiot kotoretii konaita ole kanyor ak kotoret konai ng'atutik tugul chenyolu kosub en yoton.

En betushek chebo covid-19 ko kikoromit mising banda en anendet en oret nebo chepkondet kosibge ak amune nekimomi boisiet. Kinyo covid-19 en kenyit ne kimokobwotyin biik ak konyor biik kotomo kochob tetutik chebo tai chebo konoret nebo chepkondok che toretenge ye momi boisiet ago kingiteleldo boisiet ko kitokosit mising banda. Kit ne kitoreton ko kigaal amitwogik ak ande ko, kiosom landlord komuitewon kenyisiek oeng ak asuldaenkenyisiek choton.

En betusheju ko nyumnyum mising kesuldaen lipanet ab chepkondok chebo karit amun kigotestai konakta muswoknatet, en karishek i ko kigende paybill anan ko till number anan ko nambarisiek che kigisir ak kigortotyi karishek inat. Kompunishek che kigotestai kenyoru ko kigochop kartasisiek che chwak che iboru paybill ak number chebo account che somoni chito ak konai kole magat koyokyi ak kainet nenyolu koib. Ngab kole saishek alak kogoniin namba chito negete karit asiindechi inendet

En iman amuchi amwa ole mi barak olyet nebo temisiiet en kenyini kosir kenyit konye, tomo kobit walutik nganda kenyini ko kogobek arawek mutu kityo asikenai agobo oleu olyet nebo sobet, konyolu kechikil koitet nebo hasabuk chbeo tuguk tugul che kigotestai akkenai kogakobek kenyit kotokomi kenyit kwen kouiy miisng kele kagichikil ak keger olyet nebo sobet ak otinye komong'unet ole kobegu kemi barak.

Eng Iman komi barak mising toretet nekonu kampunit nebo safaricom eng keleta boishet nebo koyoktoet kocherunet koboto kandeet nebo rapishek kampunit nebo safaricom konotok netinye chamet missing kobun biik amun kiip kakwautik koker kole katech korik cheleto boishet ng'wan eng emet komukul akonyumnyumchi kastomaiyat boishet yemoche biik boishonik kokere oret ne nyumnyum missing nemobirtokei amun sinyoru tuket nebo airtel koimuch iwe ko loo missing amomi olatugul.

En iman ko kigotoret mising boisiet nebo koyoktoet ak kacherunet nebo chepkondok en simoit. Biik chebunu Kisumu ko biik che ikilege mising ago biik che kigotach mung'aret ak eunek oeng. Mung'aret ko kigosigen muswoknatet neu nebo koyoktaet nebo chepkondok ago injirenik chebunu Kisumu keyoktoi koba ole loo. Imuch korat chito injirenik ak konde karit ak koyokyi chito nemi ole loo ago yenyor chichi injirenik anan ko bunuuk koyokyi chepkondok en simoit ak konem nemi Kisumu.

En iman ko agose ko kirgotoreton mising boisiet nebo Fuliza M-Pesa amuch oyokyi tilyanutik ak choronok chepkondet yemotinye kiy en simoit. Tilyanutik ak choronok ko biik chebo komonut misinga go ye musyin ak kosom toretet kochang betushek che ngab kemoche kesom kiy amami ole kesome. Kigotoret mising M-Pesa Fuliza koger kole kagisuldaen nitok ye kiyokto chepkondok en M-Pesa Fuliza kendoi nambarit nebo chito ne kiyokin ak kinde chepkondok che kimoche keyokyi ak konde chito namba nebo ung'ot ye kagonde chito ko.

Kigonyumnyumit mising konoret nebo rabishek kobun moswaknatet, en muswoknatet koimuch kekonor rabishek en benki anan kekonor rabishek en M-Pesa anan kekonor rabishek en credit card ak debit card kigonyumnyumit mising boisioni mising ko en biik che yoe mung'aret nebo chepkondok chechang amun mokoi ibote chito million agenge anan ikonor billion taman en go. Yechong'aitu chepkondok kotestai komach ole kigonoren ago toreti muswaknatet koger kole kalugui tugul ago ripotin.

Awendi amwaun agobo ole imuche ikonorte chito simet en M-Pesa kotom ikonor chito chepkondok en M-Pesa konyolu itinye lainda nebo Safaricom ne kiiyat M-Pesa ago tinye chepkondet. Ye koiger ile miten chepkondet ko imuch ikonor en KCB M-Pesa ana ind eM-Shwari M-Pesa ana inde M-Pesa lock savings ngot imuche kotebi so miisng. Ngotko metinye chepkondok ii konyolu iwe kot nebo Safaricom ikindeun chepkondok choton simet asinyeiyoki ole imoche.

Chang mising kewelutik che kianyoru ago kigowokyo choronkyuk ak tilyanutikyuk alak che terterchin chemitei komoswek che terterchin komwa kole kinyor uiynwek che kiigochi matkonem chepkondok en Airtel Moey en oret nenyumnyum. Konemunet en Airtel Money ko ngab koib boroindo neo mising neimuch koit sait agenge anan ko saishek ago en betushek alak koimuch moib logoiywek che iboru kole koginde anan kiyokto chepkondok, ngab kobetyo chepkondok en soet nebo Airtel Money kora.

Machang mising tuguk che kemoken chito nemokinge koyat account nebo M-Pesa. Iyat account nebo M-Pesa konyolu itinye lainda nebo Safaricom nesirat. Ne rupe konyolu ibirte simoit kowo Safaricom anan iwe duket nebo M-Pesa asi kesirun M-Pesa en simoit. Nyolu itinye chito kitambulisho ne keibote ago nyolu kogaisich tilet agobo number nebo ung'otiet ne bi boisien iripe account neng'ung nebo M-Pesa ye kaitar iyote.

Kigoib kokwoutik chebo barak ketik chebo karishek ak kompunishek che terterchin che boisiechin koger kole kenyumnyum boisiet nebo keyakta chepkondok chebo karit ak koger kole koib oret nebo muswoknatet nebo M-Pesa netoreti koger kole kobun boisiiet nebo paybill ak till number komuchi konde long'indte nebo karit eng oret nenumnyum kigemolchi inat nambarisiek che iboru kainet nenyolu koib chito ye kende nambarisiek che kagikartat en taban nebo karit. Imuch keyoki ketik.

Kikorom missing betusiek chebo COVID-19 ih Ako mautye betusiek choto, kinyorwan komatinye rabisiek ih, matinye boisiet ih , Ako matinye ki agetugul neamusieni kiibagkakta choronok tugul ih , Ako kingoale. Atiem amushi chi agetugul kowache , akot netinye chebkondok ih , kole en megere ng'alek chekoib mogonchwet ih , tinye Ng'o chebkondok inguni ingunon ih agot achek et kechilotin kianam ase aalda tuguk kiataunee stika agose tienuokik yegingorup ih kokiach alda simoit ih konyalu aal bek ih akang'aa asikobit atestai asob

En iman ko kigotoret mising konoret nebo rabishek en soet. Kigotoreton mising ager ole ye otinye chepkonda neo neimuch korek chorik ko kaigai ande simoit ak asiste nemonoe chi. Amuchi achere biik che mengech kogonor rabishekwak, ngano ko biik che mengech che tomo koit kenyisiek taman ak sisit komonyolu kotinye simoishek ago nyolu kosom koboisien chebo sigikwak ak tupchosiek kwak che eechen ago monyolu koal simoit kotago mengech biik che eechen konyolu kogonren simoit.

EN iman ko en betushek chebo keny ko kimokere kou yo kibo komonut chepkondok che tutikin che kiwegu en olisiet kicham kokokiwekwon rarakik ko kinyowirtoti en koot ak ondei ole maimuch abwat ak olenchi ke ngetuiye komaya ngomakituye kora kou notok. Kiit nyawal kabwatet mising ak oger ole bo komonut miisng chepkondok chu amun kiatyeme abas ak akonor en arawet ago kianyoru kokisilingisiek elibu lo ago kiaboisie aalen artet kitun koi artanan saremek any nyo koi saramek chin saramek alak.

En iman kochang mising uiynwek chebune chito atkan tugul yon tyeme kokonor chepkondok en simoit konoret nebo chepkondok komoche ng'omnatet ak koguyet ago ngab biiik che chang komuchi kokonorchi ge komiten koitet neo nebo biik che moimuchi koboisien muswaknatet nebo konoret nebo chepkondok ak ko yoche kousyi biik alak ye moche toretet. Mushinoni ko kigokon ng'alek che chang mising ago ye imusyi chito nemaiyanat komuchi konai numbder neng'ung nebo ung'ot ak korumin betut agenge nemeibwotyini.

Nyumnyum mising kinem chepkondok en Paypal ago ngamoche kanetet asikonai chito, ko inginoisechi chito konome en chokinet. Ye kinotokyinige anai agobo boisioni, ko kionyoru chito ne kiborwon en dakikayat agenge age kianai agobo olikikwerito boisioni. Netai konyolu itinye chito credit card anan ichob temporary credit card en M-Pesa. Paypal kotinye nambarisiek che kigure code che taman ak lo ago tinye credit card nmabarishek chu kora. Imuch iyokte chepkondok koba credit card ak kityo iyokte koba M-Pesa anan ko benki.

Chang mising uiynwek che kirobun ye kingatyem onde rabishek M-Pesa. En ole abunu ko dukosiek che chang chebo M-Pesa komengech mising ago maimuch inemu chepkondok che chang. Ndonyo anan ko taon ne negit ko loo mising ago yoche ilany karit, chepkondok che chang che anemu kotongoen elibushek tamanwogik tisab ago motinye korik chebo M-Pesa chemi korenyun, chepkondok chu. Nyolu arat banda ak ataban betut agenge ne awendii agoi ndonyo asianyor dukosiek che eechen che anemunen chepkondochu.

Mnayumnyum mising kenyor lesenit nebo karit kobun NTSA, asikonyor chito lesenit nebo karit konyolu kocheng sukulit nechome ak kosir ge konyor konetishet e sugulini, en arawek lo ak koyakta chepkondok che tangoen elibu taman agoi elibu tibtem kosubge ak sugulit ak kotestai konyor konetishek yan tugul ke tyeme. Yebeek arawek lo koimuch ketyem ak kigochi lesenit. Kigocham biik mising en emet ab Kenya kobune oret ne nwach, ago biik che chang mising chetinye chepkondok kogoitioi asikochuchuj betushek kwak ago imuch kotar ak wikit ago kigobarech.

Kit Mikayi ko koita nebo komonut mising en Kenya nemi komosta nebo Nyanza KIgotoret korek kiprutoinik che chang mising chebunu emet nebo Kenya ak chebo emet nebo sang. Kit Mikayi ne kigekoron rock upon a rock ko koik oeng chekitebenge ak komi koita neo ne kigikonor barak nebo koita age ak ko kigobetyi kimugulmet kole ng'o nekiigonori koi. Bwone biik che chang misng inyokokerjinge koichu ago toreti koib chepkondok che chang mising.

En iman kochang msiing tuguk che nyolu ogere ye otete awal minutiik che okole en mbarenyun, walet nebo minutik kobo komonut mising en koakwai mbaret ak koger kole ibustos ng'ng'unyek agotesetai bosionikk tuugl chebo kanaget nebo beek. Toreti mising walet nebo minutik koger kole moloitoi beek ng'ung'unyek amun ye kigol minutiet agenge akoi koterteritu ng'ung'unyek ak kolaa beek ye kiwole minutik chu konyolu keger kele kerge akwoyet nebo olekimi minutik ak kole kiibe koba.

Eng Iman ko kiabeet chepkondok eng simet ako king'wekta choruetnyu nekikayan. Kingabkeomdoi simetnyu ako kiit akochi namba nenyu nebo ung'otiet ako kii tun atinye chepkondet eng simet akaanam banda awo ndonyo baal ngoroik. Kibakwei ngoriet nekararan neiboiboo ako ngolen ayokto silingisiek bokol oeng koesioi kolen mami kiy ako kiatinye elebusiek oeng. Kiruso kwong'et ako kianai ole kii choruetnyu amu kiitinye namba nenyu nebo ung'otiet.

En iman ko ireku mising olyet ab temk chebo gaa ndonyo nebo emet. Ndonyo nebo emet kosuldaen koger kole keimuch tuguk tugul che kegese en emet i , siroshek che terterchin chemi konaishek tugul en emet. Imuch kong'etyo tuguk agot chebunu ole u Uganda ak ilany karit ak kobwa agoi ole u Litein ak kenyikelaa. Minutik chu ko akwaen mising ago mi ng'weny olyet magoi imuch minutik chu kobelge ak chebo koret nebo gaa ago yeit ndonyo komoole chi chebo gaa

Keturek kobo komonut mising eng koker kole kelong oliet nebo ng'ung'unyek kobwa barak. Keturek kotinye katoldolik chemi barak ako bwone eng ortinwek cheterterchin. Mitei keturek chebo nego akomite keturek chebo kechiirek. Indoi keturek chebo nego ak kechirek ako yekinde mbaret komuchi koakwai mbaret eng kenyisiek chemorekune tiptem. Keturek chebo kiagik cheu tuga kobo komonut mising amu ngaa sibkobegu kobiitu eng chongindo ako nyumnyum kenyor keturek chebo tuga.

Eng iman ko kiasir biik chechang eng mbaretnyu ako kiayai kounoto konyil chechang mising. Eng betut netai ko kiasir neranik tisab kotoreto keelul akepet kwenik amu kiayae mung'aret nebo kwenik. Kinyolu kiilul ketik akepet aketon akeloi kobwa oret asikoipe karit yotok. Kichang boisionik chekiotinye ako kiatinye chepkondok koyach asiir biik kotoreto. Kiaakwai miising ako kiayachine neranichu bokolmut bokolmut kila beetut ako maapirte miising. Kiachopchi chaik Karon

Eng iman ko kikotestai kowo barak miising oliet nebo laetab tuguk kobun oreet nebo pikipikishek. Amuchi amwa ale kiit netai nekikon boisioni ko langetab mwaita. Atkan tukul yelany mwaita, akot tamalany mising koibe biik chekete pikipikishek poroindo koker kole katees oliet nebo boisionikwa asikoposokis chepkondokwa mising. Kikochang'aitu mising chepkondok chenyoru bichu amu mokyingei eng chong'indo ako yeiirtoi olieng'wa komwojingei akoyoei eng kipagenge

Chaang mising tuguk cheokere ole otindonik chebo lembech chekikemwaitae oinet nebo sondu miriu. Oinoni ko oinet neo mising netokyingei olebo Nyanza ne notok ko Lake Victoria. Mwaat kele tinye Mengitabekk neoo mising ako mitei olikisishi beek olekebwotyin kele mi kiy neu keringet neiyoikei nelo mising akomite mengitabeek netebune yotok. Ngaap komong olebo saang kocheeng amitwogik ako kikoam kiagik chechang nganda lembech.

Mitei simet neo mising neimuch kenyorji olyet nemi ng'ony akochute musoknotet. Simet agenge neuni ko HMI ako kikotoret mising neranik ak biik chetakosetu konyorchigei simoshek. Simet agenge nebo HMI komi barak akenyorchin elebu sokol kwo tai. Kikotoret mising kipsomaninik amu atinye choronok chesire tiptem chekikokon baornatet akobo simet nebo HMI ak muswoknotet nebo barak netinye. Abwoti ole kiipkobobochi miising olyet nemi ng'ony nemochilei chito.

Kikowo barak mising oliet nebo moshinishek chebo mbar eng butusiek chekikosirto. Moshinishek chebo mbar ko chechang kobunu emotinwek chebo Amerika ak Europe ako mitei karanok chekekure Rare Earth Minerals chemokotin eng kechop moshinishek chebo mbar. Karanochu kobunu emet nebo China eng chong'indo ako kikonam China koker karanochu asimanyor emotinwechu. Kikotutikinitu mising karishek chekechobe chebo mbar. Kikoker mung'aret kampunishek alake amu kiilany China olyet barak.

Eeh. Omi orit nebo kipagenge nebo temik. Kianam achuut kipakengeishek cheterterchin eng taban nebo kibagenge chebo chepkondok ako kiachut kipagengeishek neekit lo chebo temisiet. Eng kipakengeishechu ko oeng chechulotin ako agenge eng chu ko Terik Farmers. Terik Farmers ko kipagenge neiumi Temiik chebunu bororiet nebo Terik ako tinye biik che nekiit elebu oeng. Chamait age nebo temisiet ko Siginwai Young Farmers ako a kandoindet nebo kipagenge ini.

Asikotestai temisiet en oret ne nyumnyum komiten tuguk chenyolu keyai asikeker kele kanyor temik boroindo nebo konyor tingok cheimuch koboisie kobotis anan ko kokesis tingok kobo komonut mising eng kobotisiet neo ago mi biik che imuch kotinye mbarenik che eechen ameimuchi koal tingok. Imuch kotuiyoge biik tutikin cheiuche ge ak koal tinget en oret nenyumnyum ak konde oret koyai boisiet nebo kobatyi age tugul mbaret imuch kora keal ting'ok che kibesenjin biik ch eimuch kosom ak koboiisie kobotyi mbaret ak kowek.

Eng emetab Kenya ko nekit eng kila koret ko yeilach chepkulet kipsomaniat keyechin chaik. Chaik ko omitwogik chekikeboisie mising eng ikorwek chebo boiboiyet ako ye ilochi chito chepkulet nebo somanet konyolu ketuiyo akeyechi chaik akeboiboji. Kipsomaninik chebo Maasai ko kikonyoor tokset nebo barak mising amu manyumnyum kenyor kipsomaniat nebunu Maasai nekowo sukul akosuldae somanet akolaach chepkulet. Yeilach chichi chepkulet ko kikoker bichu kole bo komonut ketuiyo akoechi chaik akomwochi kongoi kipsomaniat akosich kokochi konunoik.

Chaang mising ortinwek cheimuch oboisie oyokyine biikyuk chemi gaa rabiisiek. Oret ne oboisie ko nekachan chito mising anan ko nenyoru konyumnyum mising koboisie amu anendet otinye neekit tukul. Otinye akaunt nepo Banki akotinye akaunt nebo Mpesa. Otinye Paypal akotinye Credit card kora. Otinye Airtel Money kora. Yeamache oyokto chepkondok otebe olechi imache ondeun ano. Mitei imamemetnyu ne yeamache andechi chepkondok kolechino indeywo till. Kaakaa kikochob till namba ne ngomushi chi ko imuch kondechi Akaunt.

Ayani mising ng'alek chebo ketuiyokei ak kobotik alak akesuldae boisiet nebo temisiet. Temisiet ko boisiet nemache boroindo anan ko saishek chechang mising akomeche chepkondok chechang mising akomache ng'omnotet nebo barak. Chito agenge maimuch kobois saishechu tugul ko notok amune ngomi kibagenge koimuch ketuiyokei akeai temisiet eng kipagenge. Chepkondok chechang che mokotin eng temisiet ko ngotuyokei biik konyiiti nemeliloni. Ngotuyokei biik kora kobiiitu ng'omnotet akotoreti keker kele kokiityi kiit ne noto.

Ye otinye siling sosom ko nyumnyum mising boisienyin, amomoche hesabuk che chang, anome siling taman ak ande taban korong, silingeshek chu taman kobo chaik en ole kile Kap Fredy, anome siling tibtem ak awe akoi kap selekta ak olenchi kotonwo maandazi oeng ana ko chapati onyiny mising amitwogik kwak miisng, ko sutek chbeo marakwek che kibisun en maandazi ak kegonu buch ye kaatar aae beek ak anam banda agoi kap Fredy ak ateb chaik chebo siling taman onyiny mising chaik kwak ak kindo kigombet neo mising ago imuch iye yatugkuligere lokoiywek en television

Kiinam serkalit nebo emet ab Kenya kowal rabishek kiginam keeisto rabishek che kibo keny ketoune silingishek konom, bogol, bogol oeng, ak bogol muut, kigikon boroindo nebo orowek oeng, kotokeboisie elibut ne kibo keny. Kiik kewelutie mising amun kingobata betushek che kigikon ko kianyanyoru komiten chepkonda ne kigakobet ne kiacheng'e ago kimakotosikchi awal kikoromit mising boisioni amun kiang'etu ak silingishek elibu taman che motinye boisiet age tugul.